Ee adolta ajo ildakitarini kulo negirai naa aitumia enkoitoi e teknolojia autakinyie iltung'anak naa imoyiaritin tofautini amu adolta ajo laptop ena nagirai autaki iltung'anak epikitai iltung'anak mafunzo naa aaliki ajo imoyiaritin naaje naa egirai aitodolu tinewueji.

Aidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tenewueji ore ena pisha nagirai aitodolu naa entoki naji mananasi najo ilashumba pineaple neeku ninche egirai aitodolu tenewueji, tena pisha adolta olchamba loo mananasi olchamba sapuk oleng' kake ee ore naau te nduata aai neton eng'orr kulo mananasi eton itu eoku eton aa olchamba etii.

Ore tenewueji nadolta orpaeki oshal oo neeku ore naai eyiarata ele naa ke enkare naai ipik emoti niinok enkima nintokitokie taa nintadoiki atua nincho michemushiayu alafu nitumoki naa taata aitayu amu etaa tayari pee enyai.

Ore tesipata manyorr nanu enabaye naa ore entoki namanyorrie akajo enaa kechafui saidi neeku ijio enaa manyorr naai taata ore sii temurua ashu tenkang' nanu natii nemenyai nkiri ena enkuruwe amu enkuruwe taatoi ena, neeku ninche naai sababuni naisho naai metaa anyiorraa naa ena siai naa oonkuruweni.

Ore orkekun latareto oltung'ani naa enkolong' apa amu aata oshi olpikipik anap oshi ircustomerni adamu enkolong' nainepua entasat naata enkerai enye nayieu nejing' aji, netapong'o duo namna nemeeta iropiyiani naalakie oltukutuk okwatie sipitali ore naa amu atoduaka naa uruma nadol ajo ekesipa taa mpisaai meeta naisaidia taa nayaki enaduo kerai sipitali nelo enkerai nelo alo ajing' aji neeku ninye naai nanu entoki naitaasa oltung'ani naai temurua ang' ina kerai naa natanapaka ina tasat pesho nayaki naa sipitali.

Ore enkisuma naai naishoru google naa eniyieu niyiolou entoki saidi nilo naai google nilo aa aing'uraa naai ina toki nikiutaki aigil ainosaki aajoki kainyioo naa imaanisha enaduo toki ninkilikuanua iyie ore sii enkae neetai google maps te google ore kuna google maps naa teniyieu naai nilo ewueji nemiyiolo naa ilo ake google nilo airony ine nikutaa enaduo google naa mpaka oonoto enaduo wueji niloito.

Ore endaa etedekenya ekawaida toltung'ani le Kenya naa ore oshi entoki sani sana nanyorri ataas shaai naai eoki oo omukateni ninye oshi endaa ekawaida neeku naa te Kenya aa inye naa breakfast neeku inye nanu endaa nadol ajo ene kawaida.